Oree esiai ee digital naa eewuo aitalelek esiai engelare atasidan too mwai kumok oleng' oree entoki edukuya naa esiai oo saii ore iwoshot ee kura oshii taata toorkuak le digital naa ketii imbarakinot oo saai naiokoae kulingana enaa enapa kata tedukuya ore oshi taata ore apa naa kea newoshi kura naa mpaka neanyuni karibu saa naboo mpaka SAA are enkewarie oree tenkaraki ele kuak le digital netaa oshii tataa ketiu imashinini nejaki oltung'ani naa kewosh iltung'anak orkereri eipoti inkarn temashini newosh kura neiokoa isaai nepuo inkang'itie mapema nemeitoki atii oloshi kereri sapuk owoosh iltung'anak oota oloipilepi teenkituo naoshieki kura neeku oree esiai oo saai newuo digital aitalelek pee eyasi tesiokinoto, ore enkae oree taata etii empurore naa toi te kituo ee kura oree apa too nkulie atitin apa naatulusoitie naa ore esiai empurore EE kura naa ketii shumata oleng' oree naa oshi tata tee siai ee digital naa eyewuo aitalelek amu oree intokiting' pookin naa atua emashini etii oree nye inkurai oltung'ani arashu iltung'anak oogira aishintana naa atua ee system etii emashini neeku metii empurore nekuu empurore pookin naa keasi esiai ee kura te

Eeh ainoto ninye aikata engolokinoto akira aitumia imashinini natoi olkigerore ashu kuna engelare. Wore entoki edukuya wore entoki edukuya naa esiai e network, keya netum natum shida e network oleng', naa nisulaki toonekwa bayiei tiatua inkishu tediewoji, keya netii network shida e network oleng', nejo aitanyamal oleng'. Nakira nai aomon iltunganak lijo safaricom arashu niana organization naishooyo naa lelo boostani, pee inguraa naa enaa keponu aaret iyiok tenia toki pee mitoki amenaa inia golokinoto. Wore enkae naa esiai esiai enkima, mikiata inkimaitie, keya nijo aikonyi nemetii enkima tenkaraki enasiai naatoi e power, ashu ositima. Metii nekua bayien, akira nai aomonu ajo wore niana organization naitasheiki inia iniaramatare, netumoki naa aisaidia iyiok amu, niana ake ingolikinot naimari tiatua inkishu tediewoji. Neeku wore nai niana tokitin ware, naimayie nanu engolokinoto tenkaraki esiai naatoi e network enaa enatolimuo, wesiai enkima. Intokitin niana tokitin kumok oleng' aimayie oleng' aimayie inakata aasita naatoi ena siai engelare ashu olkigeroto looltunganak. Ashe oleng'.

Ore entoki edukuya entoki sapuk oleng niyiolounye ajo kenuta oltungani naa enkipimata tenedodua naaji sipitali, nipimi intokitin pookin enoshiiake naitayu oltungani aa; nkulak, onena kulie nitokitin, ninye naa nitodolu ajo kenuta oltungani amuu keetae naa emashini napiki nitodolu nchere ajo kenuta naa ele tungani, ore naa esiaii pookin enaa peelotu digital nitelelek orkasi meetaa mitokini apuo aasuj napa milaii ekimaadae, nchere ajo keya kenuta oltungani, niputi ormarenge enkop ajo iji etiu ena tomononi, nebaiki nemeetae, kake kore enaa peepuku digital naa ore taata enkotoi aae sapuk nikiyiounye ajo kenuta oltungani naa enelo ake sipitali nepoi apuo aipim, neeku ina naaji enkotoi nadim atolimu ajo kenuta ele tungani ashu menuta, te sipitali naatoi esirkali.

Ore apa tesiai ashu tee Mila ormaasai naa ore apa daiki nayiolo nanu nayieri tenilo naa kiata apa irpaek loo nkuruon aa kisuji ake tenkare nishore meteyiarata naitumiai esoitok lengima pee epiki irkeek lenkima neeku ore tiatua sai kutik oleng ewoo ena daa pee etumoki iltung'ana ainosa neeku endaa apa ena edukuya nayiolo nayieri irmaasai teboo amu metumokini naa ateyier tiatua aji tebo ake etumokini ateyier amu keya sai neeku metumoki ateyier tiatua aji teboo ake eyieri etaa apa irmaasai esiai oo nkiri akeya neyieri eloik loo nkishu ayierie emotorik nemeyieri tiatua aji amu keeta empuruo ashu Enkima sapuk neeku enyokitin apa nena nayieri teboo edaiki apa ormaasai Nena nayieri teboo

Ore esiai e internet te kisuma oltungani naa kisidai oooleng oshi taata amu eitobir ormanyara sidai taa ninye te nkaraki ena siai emawasiliano ashu ekirorokino amu kitelelek oshi taata baa ekiroroto oooleng keya ninye negoliki otii Mombasa arashu ewueji neji namanga na ketumoki ake airoro...... Ore enkae naa nkera taata natii sukuul te nkisuma naji e online ashu ene wueji oloingange inepu nkera inepu nkera metii metii duo ena sukuul kake ore te wueji natii ata etii esiai ata etii ang naa ketumoki ake ena kerai aisumai te nebo o kuldo otii sukuul te nkaraki taake ekoitoi e internet naa r simu. Neaku ore taata esisi ekisuma eimu ene wueji e internet neteleleko oshi taata oooleng.

Kekumok ing'olikinot naimaa iltung'anak lemeeta inkidimat etum inkiasin e biotishu. Ore entoki e dukuya, eetai oshi taata irkeek oinyang'uni e kuna moyiaritin ake torok nebaiki tenimiyata enkidimata nemitum naa lelo keek amu miyata naa sii iropiani ninosie lelo keek. Ore enkae keya nimueyu oltung'ani nilakuani nilakua nilakuaniki enkituo e biotisho kake kore tenkaraki miyata enkidimata nelelek mitum naa toi kuna arin oshi taata oo nkejek are ashu kunda oo nkejek ong'uan naakwetieki naa pee kintabari ine wueji e biotishu naa ing'olikinit naa nena naimaa oltung'ani lemeeta inkidimat amu ore naa elelek aa ore oltukutuk ashe eng'ari neyeu impisai, nemiyata naa ina kidimata nebaki nikilemea emueyian nilusoo tenkaraki ee enkidimata naa miyata. Neeeku nena ng'olikinot naimaa iltung'anak lemeeta inkidimat naa ejo kipuo aasaru arashe etum inkiasin e biotishu. Ore enkae ee etii enkae golikinito naimaa oltung'ani ee lemeeta enkidimata etum biotishu amu keya nejo alo sipitali arashu ina kituo naa e biotisho niyiolo naa enikunono esiai ee corruption arashe esiai e erupare tormanir le Kenya, elelek aa iltung; anak kulo oata ing'olikinot arashu loata inkidimat ninche etumokini aataramat aalang' ele tung'ani leeta inkidimat, neeku...

Ata hoo duo naa kore olosho le kenya naa kegira ailepu aitobiraki kake ketii nyamalitin nagirae aimaa naadoi anaa koitoi orbaribarani, amu inepu ake lekua tungana otii atua nkishu, naa maasidai irbarabarani kigira naaji ajo ore teneret iltungana lenyena nepuo ainguraa tenaa kebaikini lekua tungana otii atua nkishu eimu ninye esiai olarikok. Ore enkae nikiata tokitin kuna naimu esiai mtandao ashu boosteni naatoi te nkaraki esiai olapurok kake esidai naaji teniaku keetae mawasiliano bora naimu naa echoto o boosterni pee esheti iltungana nena tokitin naa e mawasiliano naa kiata si lapurok kulo loo nkishu kake ore naaji etoki naitobir ina siai naa telotu serkali atua nkishu eimu ilarikok pee etum tokitin najio nena apik atua nkishu. Anaa ekiminata oropiyiani, irbarabarani torok kaji sa naaji iidim sirkali pee eponaa esiai orbarabarani. Ore etoki edukuya naa ketii, egira ninye olosho le kenya ailepu anaa ina kake kiata ake kiata kuti nyamalitin nikigira naake aimaa, kiata ake kuti nyamalitin nikigira aimaa naadoi

Keetae isubjekti naisumaki apa yiok tesukul nagira aimaa maisha anaake . Ore entoki edukuya neetae apa entoki naji history aa ore oshi taata tena maisha naa ninye nagira aimaki esiai esiaisa . Ore enkae kiata entoki apa naji business subject apa ina naihusu biashara . Neetae enkae subject naji agriculture naa ore ina naa esiai eunore . Nikiata enkae apa naji CRE neimaki ina esiai ekanisa , niaku oltungani orpastai , niaku nena subjects apa kisuma tesukul. Neetae naji maths naa subject sapuk petumoki oltungani anoto enkariano enkikena oropiyiani onkishu.

Majo ninye nanu keton idimayu inakisuma apa napuoi ang amu ore entoki edukuya meeti naapa ndarasani ashu kuna wuejitin napuo nkera aisumare ore oshi taata nitelelia sirkali orkasi amu etaa noshi taata ketii ewueji nepuoi aisumare eetae darasa neetae nena materials akeninye naisumareki aa ilchukaani aambukui niaku kepuo ake nkera atumoki aisumata ,neyawuaki ninye aitataanu metaa ketii karibu niaku ipuku ake tiang nilo aisuma metii enyamali .

Keetae ntokitin naidimi atipik darasa naitobiritae, ore etoki edukuya naa: Ilorikan, imbukui, ikalamuni ebao naisumare nkera naa peilo ayiolou oo emisa ormalimui ee ildro ewueji nepik nkera ibukui naa okuti wueji ake naa atejo si nanu natumoki nkera atipik irkasin lenye, ashu kuna naas, omashini kuna naisumareki, kuna oshi taata e digital naitengenieki nkera neku ntokitin nena naidimi atipik darasa naa nna nne naitobirita ashu nashe naa3naa nagirae naa ajo piidipi naa pee ejing iltungana neaku tenidipi neaku naa darasa katukul naji nkera tiatua naa.

Ketii inkaisabuni naitumia oltun'ani lolchampa peyiee eyiolou esiana omasaa enyenyek ore entoki edukuya neetae ena dung'ore nadung' oltung'ani olchampa adung'oki naa inkishu arashu esiana oo nikishu naata metaa kila enkiteng' arashu esiana oo nkishu netii eweji naje peyie pemelang'aki naa enda nkae najii peenya taisere arashu enkae olong' neetae sii esiay naimu ena naeli enkiteng' arashu intare toorgoso oree peyie eene torgosoi neyiolouni naa ajoo oree naa enkiteng' arashu enkine naa ene weji enyaa taata nebaiki endee weji neikunari nejia eetae sii ena naipim olchampa naipimi eweji nebanji onkisakunoto oo nkejek nadol ajo inkulie oree enee weji naa erishata naje enya enkiteng' mpaakaa eneweji nedungui aikunaki nejia.

Keetae nkabilaitin orkieknaa lanyorari mitobiri ashu mitumia ashu peasishoreki tiatua aji ,ore e enedukuya na oltepesi ore tenedunguni oltepesi na kidim ataasishore oleng tiatua aji eyierishore, eetai sii olapalasee, kitumia si olapalases peyierishoreki tiatua aji, ata nye orngosua kitumiai ayierishoreki, neeta olchani oji naa ee ee orpaleki arashu ele shani na oshi oitumia tenkaraki oltungani oota oloirobi , oltungani oya elukunga, kelo sinye neyierieki tiatuaji ,anaa ormabaine epeji ashu eyierieki enkare tiatua aji, ore pookin oltungani oota orkirobi neaku nkabilaitin orkiek lolo oitumiau ashu keasishoreki tiatua aji.

Ore ninye taata ena kisuma e CBC neewuo naa nchere kejo ketum engerai engarhiyiano enemakeon niake padala nitoki engerai alo aanyu muda Kenya entoki nalo aisomare netii taa enkisuma e CBC neeku keyauni abori Ore nai engerai nayieu neeku oldakitari ashu ajo naa siinanu eunoto olchamba niteleleka naa taata amu etum engerai ina arhiyiano tiabori arashu tedarasa makewon Ore sii entoiwuoi naa kitelelek amu padala nitoki anya ina wakati netum eng'eno nagut tiabori tesukuul aa kiteng'eni aitobiraki Ore enkai naa kisho sii intoiwuo metayiolo ajo kanyoo eyieu engerai mapema nimitokini aaku kelazima peegelakini engerai entoki nemeyieu niaku kesioki engerai ayiolou mapema ajo kanyoo ina nayieu nelo aas tengishui enye neeku kisaidia intoiwuo oleng peemitoki atum ena malumbano oongera tiang' ajo shomo isumare entoki naje entoki naje ake nanu ayieu nepuoi aisumare, neeku keyieu sii ninye entoiwuoi ashu ilbulabul lengerai enye entoki nayieu neas tesiokinoto metaa ore peebulu engerai enoto engerai ina arhiyiano pih katukul metaa mitoki enyamali atii arashu olarhabal atii eimu entoiwuoi we nkerai Niaku ore kidolita yiok ena siai e CBC

Ore etoki naitsidana irbaribarani le kop natii nanu alang irkulie barabarani ladolita to losho le Kenya ore etoki edukuya naa: Mikiata yiook kuna kulo donyio oisababisha ..................kepaasha irbaribarani lo losho le kenya.

Melau serkali enkoitoi nai naiko peisudoo mbaa oltunganak lenyenak keetae na ajo sinanu tormutandao entoki naji confidentiality script na ketumoki aisudoi oltungani arashu mitodolu ltunganak siatin naasita na torok neaku tana yie ake ibungaki makeon embaki entoroni nitaasa na iyie ake ,itumia si enaoitoi e polling station makepoi aideal torbarasa ,neaku nkoitoi duo nai nona naidim serkali aitumia isudoo esiai oltunganak, eetai sii eacc enkoitoi na iyie ake openy ibungi, aihoji nikingilikwani nkuti maswali naihusuni esiai nitaasa metaa metumoki ltunganak kumok atayiolo ajo kakwa tabo nona nintawuo, neaku eeta serkali nkoitoi kumok naitumia nai pisudoo na imbaa.

Wore enkatini nanyorr arashu nanyorr oshi nanu teninosuni, nisulaki emanita nematia inkera embata enkima, naa enkatini worngojine wenkitejo. Eimu apa enapakata pee epuo aajo maitobira enkima, pee kinguraa ajo kangae naidim aida oleng', iyiolo naa ajo kengen enatoki najo enkitejo. Nengasa ninye ajoki orngojine nteru iyie, niteru orngojine naa keeku taa kekira aisabaki ajo nabo, are, uni, nejo aikonyi nejing olikae atua enkima, nekuenu tenkaraki etijinga likae atua enkima, neeku kanyor oshi tenelimuni inaatini oleng' amu kitakweni iyiok nitodolu nchere engeno naata enkitejo tialo inkulie ngwesin pookin

oree esia e dijitol naa eitelelek esia ooltungana arashu eitelelek enkibelekenyata oo lomoon tialo sirikali oltungana lenyenak eimu enkoitoi naa oree naai mtandao naoshie esimu neyolouni ajo kanyio nagira aendelea temurua eimu olaiguanani paa ketumoki olaiguanani ainoto in ariyiano tesirkali baasi paa kelelotu taa tata ayeu ainosaki iltunganak ajo kanyio taata eyieu sirikali neas arashu kaakua barakinot eatae eimu naa enkoitoi e sirikali naa eimu olaiguanani neeku ore ena oitoi e dijitol netaa tata kepiki intokitin wazi neeku mekure ake etumoki olaiguanani ainosu ilomon ake hivihivi amuu etii intokitin oshii taata naati pending badala neinasakini intae inkakeny neeku olaiguanani eimu eimu enkoitoi ee dijitol nedoli ajo injii taatoi ake etiu kulo omon eetae kake sanasana amu iyiolo naa sirkali ajo keeta enkaina naado aa ore tiabori naa olaiguanani aashu ilpayiani lolkiijiji ninche eitumiai peetumi naa ainoto ilonom lesirkali eneikununo

Esapuk enkariano naitumia elarewak loo garin ashu elo iltukutuki naa enap iltung'ana amu ebidi naa pee eyaku ariyia oleng pee ejo naa apasha orbuket loorbaribara amu keya ninepu ewueji netii jam sapuk oleng naa kibidii pee mikwet oleng epik sii entoki najo elashumba speed governor pee melotu ake nilotu asaibabisha ajali ashu orbuket loorbaribara neeku keyieu enkariano naguut nisulaki kulo tung'ana loo iltukutuki amu keya nirew ake oltung'ani oltukutuk nikwet enkita saa kidogo ninkuum egari ashu enkum likae tukutuk tenkaraki egira akwet ore iltung'ana loo garin iltung'ana loo matatuni neyieu enkariano nisulaki duo tewueji nitii neeku keyieu niata eng'eno naguut nireduce entoki najo elashumba speed governor nirew sii egari polepole niyiolo sii Nena sheriani enono nibidi sii piata enkariano erewata oltukutuk ashu erewata egari

Tenayieu naji naiger biashara ngejuk tesirkali ecounty naa keeta mbarakinot naifaa paitumia amu kifaa paata nena fomi naijazae , mpaka paingoru licence naimaa naa nena ofisini naifaa paimaa ashu sheria naimaa department niashoyo inacheti niruhusino naa paas biashara naa ore patum pookin naa ninye naa naisho licence ashu business permit patumoki naa aendeleza biashara ai.

Ore oshi taata teleleki nayawutua ematatuni oltukuutuki telototo oltung'ani te murua ang niteleleka ele Kasi amu ekidamu nikiyai ewueji niyieu duo nilo te bei yabori amu etaa naa kumok neeku kiokoa sahi napa naa keeta nilo oltung'ani too nkejek mikinyia enkolog nikishaki neeku etelelia oshi taata esiai too nkaulele amu tenaa ematatu tenaa oltukutuk nitum enikiya enkop niyieu neeku etum tee bei yabori amu emaniki ore apa naa ekitanyaliki enkalifu pee elotu ele duka lee Nairobi ore oshi taata mia Tano ake elak nibau ele duka amu kisidain ninye irbaribarani ore sininye too oltukutuk nimitokini ataa ena lolotoo nkejek tenaa enkishu enono eyieu nilo adol etaa oshi taata ewokoa sai nilo abaya neeku kajo nanu ore esiai oltukuutuki omatatuni nitelelia eletoto oltung'ana oleng Tena murua eyimu Nena tokitin oo nkejek are ashu eno nkejek ong'uan nesidanu irbaribarani nikintabari enkop niyieu

Eeepi atadua enkitayinoto oasin temuruang pii. Amu kiata ninye iyook emurua naji magadi naa ninye oshi eitayunyieki ena shumbi oshi naitumiyai tolosho musima aa trona. Eya ohiake nikipuo nikupo aingor naa ketaa taa amuu inkaulele tii, niaku etii ewueji naji magadi town torkerenket le Kajiado, Kajiado West niaku tenilotu ake keya ninye neponu iltunganak kumok, eponu ilashumba neponu aadol. Nepunu iltunganak loo nkulie murua neponu aadol enkitayunoto naa ekitaaniki naa iyoook amuu inkaulele etii

Eibelekenye oshi taata enkisiya etaata alang eniapa amu ore apa naata apa enkisiaya napuo iltung'ana aluto olchani ashu nepuo alutoo osit sapuk ore naa oshi taata nitobiraki enkanisani naa kepuo ake iltung'ana ajing atua nepuo aserem enkai alang naa apa ore naapa kepuo iltung'ana alutoo osoit nepuo abudu osoit ashu olchani naa tofauti naa oshi taata pii amu kepuoi kanisa naitawuni lelo asari aa sadaka nepuoi Arany tenkaji naitobirakaki naa enkai neeku edol Ajo kepashaa ena kisiaya etaata wena apa katukul ore naapa naa enkulie oitoi eitumiai nimaniki etaa iltung'ana oserem eloibonok ore naa oshi taata naa kepuoi kanisa nisumi bibilia nitayuni sadaka neranyi neeku eibelekenye naa enkop kulingana elototo nagira internet aibelekeny enkop

Ore yook anaa elelero naa ekieta barakinot naifaa peyie ipik peeking'oru naa kuna ropiyiani naisaidia e Uwezo fund. Ore entoki edukuya naa kieta ninye, keifaa ninye peyie pikingas aaku kieta olturrur, peekingas aaku kieta olturrur naa doi likingass yook airenye anaa sii duo elelero naa oltungana tomon oimiet ana duo ninye tikitam, naa ninye ntoki edukuya nikifaa duo naa pikiet olturrur entoki edukuya. Ore enkae neifaa peeking'oru kuna ardasini nikijo esaa aalisens ashu kuna ardasini naayeuni naa doi eimu ilo rurrur, metaa kieta lelo nkardasini pookin. Ore piikitumo nena ardasini pookin nikipuo naaaduo ena opis naishooyo naa nena iropiyiani, egira aaku ilo turrur nikieta nena ardasini baas naa ntokitin naa nena naaku ore edukuya nejoki yook etaa doi itumtum, kiindipa anoto ilturrur nikindipa anoto ajo naa sii nanu nkardasini nayeuni.

Keserian oshi taata tenirag enkoteli amu ore oshi taata enkotelini naa keeta security keeta oltung'ani oitasheki enkoteli netii sii ilntai netii entokitin naaji noo CCTV Kuna mashinini naingorieki iltung'ana oingorieki iltung'ana ojo mayetu aitaruo enkishui oltung'ana neeku edol Ajo etaa doi keserian enkop keserian ake sanisani tenirag nkotelini amu ore apa neetae oltung'ani oingor enkifuli ake epiki minguarii neeku ore tenemetii apa Nena tokitin najii noo CCTV naingorisho Ajo ketii oltung'ani ositaa entoki naje nemetii naa ewuejitin niragi ore oshi taata naa ketii irmatiresi netii ewueji niragi netii iltung'ana oripisho neeku kajo Nanu keserian oshi taata tenirag oltung'ani enkoteli

Kakumok esiatin oo nkera amu kitumiai enkera pee eritisho airita masa ena enkishu arashu ntare nitoki akuu irkuoo nitoki aku kepuo enkera ilchambai aisaidia ntoyiwuo awunisho awun irpaek mboshok nitoki aku kitumiai enkera airiwa ning'or enkulie enkangitie teneku metii entoyiwuo tenepuo biasharani ninguarie enkera too nkang'itie metaa ninche naingor enkangitie nitoki aku entoyie too orkuak loo irmaa kitumiai entoyie mehomo irkeek nepuo enkulie enkare ore sininche elayiok naitumiai meshomo shoo nepuo irkulie olchamba neeku kumok akeyie esiatin oo nkera

Ore etoki nadol nanu te damunoto ai natejoyieki ewueji neitasheyie garin 'njeri 'naa ee ore taata orais aa oitore ekop itumia ntasati aa shu ajo nanu, ore eimu e governor I e homa bay ina tomononi naji gladys wanga naa ninye kadol duo nanu te damunoto ai aa ninye naisababisha meteji ewueji neitasheyie garin 'njeri' amu etomononi naa narikito ina county. Neaku kepuoi aajo ine wueji neitasheyie garin 'njeri' eimu etomononi ajo naa sinanu narikito naa ina county. Oooh naaji te damunoto ai amu kumok taa damunot oltungani kake ore te damunoto ai. Ore eimu ina kitok arashi ina arikoni ina naa ninye narikito ina county naa ninye naisababisha meipotieki ine wueji neitasheyie garin aajo 'njeri '.

Ore ibiasharani naatii oshi taata taon nabadol tee duo nenaa kegira aitobiraki esiai oltaka amu naakegira ashoo meinyala enkijape tenkaraki metii oltung'ani ogira asujaa arashu ogira aduaya ina ramatare matasa imaniki ake ajo ore kuli arikok ootii inkishuu too ntaoni naa ikulie ma hesabu ni ninche etii negiroo eletaka ogira naa ake ainyel intaoni naa kajo keitodolu ake ajo kegira inatoki ai changia naa keinyalita enkijape ilo taka keya nepeji neinyal entoki najo ilashumpa global warming neeku ninye nai sababisha metaa ketu ake iltung'anak kuna moyiaritin naajii noo cancer ina nayieng'i neeku katii intakatakani iwejitin pookin nei sababisha toi inyempaka ajali? amu kaaa tii inye tenenang'ari irmariko ajoo taa sinanu too irbarabarani neinang'ari irmayempe nekuu keisirkiny oleng' nejo oltung'ani alotu toltukutuk neinepu eweji naa keisirkiny nebatata nejing' olikae idie weji neyau tii inye imoyiaritin neeku madol duo nanu enaa oree nana biasharani naati intaoni naa peileleki aje duo arashu etobirari naa kadol nanu enaa ore duo tenkoitoi tebarakinoto aii arasho ore tenduataa aii naa kadolita nanu ajo kegira ai changia oleng' ainyel enkijape.

Atejo oshi ailepaki oldonyio lenkop ang nasiko oloroki nasika enkomom naa katejo alo aked namataa naa masaa naitumia pee ekidieki oldonyio eyiolo Ajo ore pee eyieu oltung'ani nilo aked oldonyio naa keeta masa ertena oleng pee etumoki ashomo atakedo oldonyio Milo ake duo nejiaeyata maasai amu keyieu niata upron niata nkamuka sidan nakedieki oldonyio amu kideket nalo naa aked maata Nena tokitin enkai ake natomituo kibidii ninye peeyie apuonunui Aya sipitali neeku adol Ajo ore iltung'ana laitukuj nanu naa ore pee eyata edamunoto Ajo eyieu nilo aked oldonyio niyieu naa niyata Nena masaa pookin amu Torono oleng etabatate nanu nasika eloroki nasika enkomom neyieu aitanyamal enewueji orkar neeku adol Ajo teniyieu oltung'ani niyieu nilo aked oldonyio niata Nena masaa pookin naitumiai akedie oldonyio

Kaidim naaji ainyio atolimu esiaina oo iltung`anak enaa enaikununo te nkiguran. Kiata oshi enkiguran naji ee enkiguran e mpira. Aaa ore enkiguran e mpiran naa eetae intiimi are, ee entiim naata iltung`anak tomon oobo ten`dalo o ntiim naata tomon oobo tenealo. Neitoki sii aaku keetae oltung`ani oji o referee ashu oltung`ani okut e virimbi laa ninye oduaya ina kiguran naadoi enikunari. Niaku ee ore tena kiguran ore ten`daalo neeta sii ninche oltung`ani oibung goal teidia alo ore tenankae alo neeta oltung`ani oibung goal o oltung`anak naa tomon otii enkiwancha naa aipirare ninche empira. Niaku ee ina esiana oo iltung`anak ooyieuni. Ore iltung`anak pookin oyieuni te nkiwancha nera tikitam oare o ashu neaku tikitam okuni tenkaraki ele tung`ani otii katikati laa ninye naa oduaya nkiguran naa enegira aikunari. Ore pe elo ninang`aa olikae te nkiguran newosh nekuta naa ina virimbi nchere ajo eeta naa em`baye torrono nataase te nkiwancha nintasheshe. Newosh naa e entoki najo ilashumba foul arashu tenaa duo enchoto ake ninye nainyiari ina pira. Niaku keeta ilo tung`ani obo otii katikati laa ninye orishu iltung`anak, kajo nanu atejo olarishani ilo laa ninye orish iltung`anak te nkiguran naa tenelo neeta nkuti baa naa nainyialari.

Ore duo naai kiwango nayieu oltungani mebaya kulingana ana enkidipimata oltungani na Kayieu ake nenyok oltungani meta teniata iyata diploma na kajo nany ninye naitodolu ajo mekute eeta interview amu kepuo kunatokitin anaa nkidimat imaniji irangen kake miata enkidimata nikobaisumare neaku ore kiwango nayieu nebaya oltungani oota enkdimata olemeeta na tenelo meta iyata oltungani diploma ino na kesidai nai mekute akenye intoki alau kibarha tonkoitoi pooki kukingana aena kidiamata oltungani orr kuna basarini nagirai aishooyo eimu mbasarani ore nai ltunganak lijo lolo olotta enkidimata olemeeta nenyoki alaki nkera esukul nelakini nona pisai pelo enkerai anyok anaa ketum akeenye diploma nalo aisaidiw keon tonkolongi naponu

etemi naa enkerai terishata e kcpe e kenya math aa esabu, entoki naji cre eshula entoki naji social studies , netii entoki naji kingeresa,o kiswahili o science, ajo era nanu imiet.

isaidia oleng ilo le zero campaign loiterua first Lady isaidia inkera , ore apa nitayio ina tasat entoki naji zero campaign pee mitoki entomononi alak hoo inyoo, tenelo aigoru eramata tenkituo ebiotisho, tenelo etaa nenatokitin pooki nishori enatoki enkojingani, kunatokitin akeyie oo iknera pooki neret kulo tunganak lemeeta enkidimata.

Wore entoki nadamu ajo kanyor teyiarare, naa ayieu nai naa eyiarare onkirik, akira ayier inkirik. Amu tenelo pee iyier inkirik nintobir neeku naa idol ake ilo ngusil loonkirik, nisulaki ninye inkirik enkiteng. Neeku wore ikira ayierisho idol ake ajo kesidai oleng' naa kaisho metaa mainoto entoki najo ilashumba appetite ashu natum utamu naa nainosie inia daa. Wore naa iyiok enaa ilmaasae naa tenelo naa piidol olngusil lenkiteng arashu orngusil lenkiteng iyierita inkirik, nikincho neeku nikintumurru inkamulak meeta iyieu ninya inia daa ata ninye eton aa iyierita.

Ore nai entoki naiko paawor esiatin eatua aji, neisulaki ltunganak le ilmarei, naa ore naii teneaku eimu esiai eiyarare, ore entasat neaku duo ninye ketii ninye ena department eyarare arashu ena rishata naa nayerishoi, einguraki naa entasat endaa inkera ntokitin nijo nena, ore entasat ore ena siai eramatare naaku ketii ninye ineweji ermatare, naaku ore eweji naa entoki naimu esiai enkiteng' ajo sii nanu intare, isirkon, ntokitin nijo nena naaku duo intasat loot inia jukumu ekisujaro oontokitin naaku ninye duo naii oltasat onkaiyok enyena, ninye naii naas ena siai, ore sii ninye intoiye oltasat neaku ketii naii si ninye ena siai naa doi eyarare, naaku kore naii peelo metaa keyauni indaki tiatua, keyauni nkurumwan neponu naaku isiai entasat ena ontoiye enyena, eteing'en entomononi intoiye, ore sii ninye esiai oltasat neimu aii ninye esiai eramatare aa enkisuja oonkishumoo isiomi, oo udoro onkishu naa esuomi naaku nai isiai oo liyok inia oltasat eiteng'en naa papa lenye naa laiyok neikunari ena siaii, naaku inia duo nai peiye emeitoki duo aaku keyeu neilemilemi ormarei aaku ore iltungani lemeyiolo esiai enye tiatua naapa ormareibnaa entoki neifaa duo peyasnaaku ntoki duo najo nanu ore piinko neleleku naa esiai eatua aaji, meata naa ltungani lemetii.

Kumok oshi tata ntokitin namiri tee China aa ore tesiai ee global niwuloko china aya space sapuk temurata oo ntokitin tenkaraki ore entokitin enye naa kelelek doi emaniki aa ore oltung'ani otii abori naakidim ainyiang'u ore masaa namiri tee china naa simui, garin, iltukutuki neetae Kuna masaa nayierishoreki kumok oshi taata ntokitin namiri tee china neeku edol Ajo ewa china nafasi sapuk oleng kemirita entokitin tenkaraki esidano wee leleki amu keya ninepu Kuna simu mkopo enyiang oshi taata erbarnot esimui mkopo neeku elaki ake mdogo mdogo naa enakop ake ee china

Hehehe olee eitakuenisha taa ena swali. Ore etoki naa duo pining iltunganak ejoitoi ekitobiri eruat kila nekunyu. Naa kesapuk naa oshi orkazi oasi kewarie oleng. Ketii eramatare naasi kaarie hehehehe. Neaku maniki ajo eya nijo aas orkazi egira naa oltungani autaa ilasho ashu aoroo irkuon naa, inepu kuti ruati nabebek. Nabaiki naa kiroshi iltunganak otii inaa olong naa nekuroi. Neya nejingi eruat aa iltunganak kumok ajo naa sinanu pee iyiolou. Neaku kumok duo iweujitin naitodolu ajo maniki ah ore tendekenya neyieu naa oltungani nitobir ewueji ashu ileenoo ake ajo kaji naa ikuna. Neaku naijo nena amu keya nirag iltunganak obaya imiet arashu ile eruat nabaiki niroshi lelo tunganak negil eruat. Neaku iweujitin nena naitodolu ajo ore tendekenya naa keyieu ake neleenori naa edapash naa pitobiri.

Ore entoki naa oshii ore entoki naitodolu, arashu nai enkoi naitumiya nanu paitainye irmareita paitainye esotua te irmarei naa kaopot ake ltungana arashu ibaki nai ltungani obo, ninturrur ltunganak naa doi niliki ltunganak naa dei neikoni ashu neikoni peeramati te irmarei, nemeitoki aaku ketii ajo sii nanu ltungani omen olikaii, arashu etii nkiba atua irmarei, naaku naa ltungani obo ogol to lkuliek naa impot ake lkuliek nimpotu entumo, ninyanya ake lomon paa tenaa ketii kenyaake ltungani logira apaashari naa keshukuni ake polepole paa tenelo ake netum ake nepaashare intae nedung' intae nkoriong'i, naaku arashu elo aimalmalaa, naaku ore naii entoki nadol duo nanu arashu enaiko nai peitai esotua, matejo naii kwa mfano naa kalo aturrur ake lelo tungana, naaku teneshomo ninye nitii ormarei le abori naisaidia teweji naidim ashu te nkidimata aai, peemelo siake ninye nepaashari ajo kamen oltungana lkule emekesaidia yook, naaku nenia nkoitoi naa imaniki intumiya piintainye ormarei, piintaiye esotua te irmarei lino, ore sii enkae naaku kenare naau iimalala aaku ore naaki ijo likae entauwo, ntokitin naijo nenia.

Ore te lelo otaa ilchambai naa keeta enkoitoi naitumiai pee eiputi mpalanapuoi alakinyie ninche Kodi olchambai lenye eyimu ewuejitin napasha ore ene dukuya naa kifaa ningas ayiataa olaiguanani lee murua enyi entoki edukuya amu sirkali yaa abori ena ore pee eyiaya Neeta ninye muhuri nikioshoki ore enkae kifaa pee engoru mca mbaka orbungei iltung'ana pookin ore pee etumoki aiputa Nena pala neetae sininye iltung'ana lee sirkali lee survey oyiolo eneba olchamba lino asi ore pee etumoki ayaki lelo tung'ana Nena pala metaa keyiolo ake ninye sirkali pookin meeta orkimojino lee sirkali lemetii atua ena palai neeku enakata epuoi ayiayaa aa ore ele tung'ani oitasheki ilchambai ashu registered lee land naa ninye atumoki ashomo pee etum ayawu enkoitoi nikilakinyie sirkali Kodi eno kake eidipa sirkali yabori atutukunya mbaka ene shumata

Kiata mbaa kumok nagira ainyial oloingange ore entoki edukuya naa pollution ashu enkinyialata ena napije Kuna takitakani oree pee epeji nepuo ainyial shumata netum iltung'ana moyiaritin neeku kegira Nena mbaa oloingange aitanyamal emurua nikitii neeku tenelo naaji pee kitum eretoto esirkali naa eyimu kulo ainguanak nikitum aimobolaiza iltung'ana eyimu enewueji oltaka temurua ashu tenena villages netumi aiteng'ena metaa ore enewueji ee masingira neeku kisidai ake ninye masingira aitobiraki amu Nena tokitin doi oshi naisababisha moyiaritin ake naapuonu neeku kitanyamalita iltung'ana mpuruoshi natii oloingange

Ore naa enkisuma ee Kenya naa kegira pii aret enkera menoto siatin nanare natii amuu ore entoki edukuya taata enkisuma te Kenya nijo aikoji tee bahati enkai nitum esiai kake kisidai naaji enitamoki sirkali pee eyiolou njere Ajo keeta ntokitin naifaa sirkali pee eas ore najii enkera napuo aisuma te Kuna technical courses naa keyieu naaji naa ore pee edip enkerai naa ena erayiono ee technical courses enaa ena ariyiono ekuna mashinini oshi taata naitumiai nenyoraa naaji sirkali paa ore Nena kera nepuo ore Kuna naiko mashinini Kuna natipikie irkarash nishori Nena kera Nena mashini meshomo aitumia tiabori amu keeya nisuma nitum ena Ariano ashu ena ng'eno kake elo aikoji nilawu esiai tenkaraki enkumoki oltung'ani ejo alo nkulie ambunini nilau kake tee nisumare naaji enkae kisuma naje tenkaraki naa enkariano natii Kuna technical courses nikinjori Nena mashinini masaa nilo asishore kadolita Ajo entoki naaku sirkali esaidia oleng

Ore naaji tendamunoti aai entoki naimu arushu esiai naisu ena kisuma e CBC naa injere ore naai naa kaisidai taatoi ena kisuma. Ore amu kedol kulie nejo ee kegol ashuu ke expensive tenkoitoi oolashumba, naa ore naiteduata ai makewon naa kadula naaji nanu kesidai amu enaa enaatake natejo, ore ena Kisumu ki base tentoki najo ilashumba skills and knowledge. Enkariano onkeno. Neeku tenelo naaji paaore enkerai mitokini aaku keanyuni enkerai meshomo alaisuma nelo aloaau digirii oo nelo alaaku kenyake oldalkitari toonkolinki naponu. Neeku teneyiolo enkerai tenkariyiano arashu teneyiolo enkerai ailea inkukukui ashu teneyiolo aifuga inkukukui tena department naaji naake ene agriculture, nenyok toi neeku ariyia teina kisuma aiko nejia. Mitokini aaku keetai enoshi kiti siai naa kepuo inkera apuo temisimisi, meyiolo enkerai ajo kanyio elo aisuma nelotu aaku olarabak loonkera intoiwuo, eyieu entoiwuoi nelo enkerai aisumare oldalkitari mebaiki naa ore ena kerai enana department ea agriculture, neeku ore nai inakisuma naakeyiou nelotu ai bridge gap naa ore enkarai kisumare enkerai entoki nanyorr oltau lenye, ontoki nayiu ninye nelo aas toonkolinki naponu. Neetai inkulie kera naa ore tesukuul naa kejo enkerai kayieu nanu naaku olderefai. Ore tesukuul oshi taata tene kisuma e CBC naa kishori enkerai nena matirioas nitenkeni injere ineko peelaku olderefai loogarin. Nitenkeni inkulie ineko pelaku oldalkitari. Neeku nena enare nelo aas. Neeku adol duo nanu ajo ore ena kisuma e CBC.

Eee ore tenkop natii nanu neewuo oshi taata CBC aau inkibelekenyat, ee napaasha amu ore entoki edukuya, eiuloki ninye oshi taata inkera aa aim elekereri le CBC oleng',netamoo amu inepu ninye aakiriwaa ilmalimuni inkera meshomo aau intokitin, kuna matiriol naitumia duo, tesukuul nayiouni naa kitenken. Ore sii enkae ninito inkera enkariyiano oleng' ajo kanyio natii atua CBC amu meyiolo taa apa. Ore apa tenkiterunoto neyieu taapa eyau challenge neyieu e development enkera entoki najo ilashumba negative attitudes ashu inkebelekenyat torok naiusu ninye kisuma. Ore ore peyie eponu aamoku, nemoku sinje intoiwuo niuloko aaku enkibekenyata naatoi tenkopang' nikitii. Ore enkae eyieu apa nejo intoiwuo ki resist enaakisuma nelo apa ometaa tenikiriwaa inkera inkankitie ashu teniriwaa ilmalimuni inkera inkankitie meeu entoki naje nayiouni tenakisuma nejo intoiwuo ama taatoi enaa keji intokitin inkolonki pookin, kake ore kulingana ana ore oshi taata tenkopang',ore intoiwuo, olmalimui, onkera niulokitio aaku entoki nabo pee inkurari enaa kelo ena kisuma e CBC dukuya. Neeku kadoolta nanu ajo eeau enkibekenyata sapuk amu etasiokito iltunganak aikubal, etonyoraitie netadua sii ajo ketii dupoto atua.

Ore technologia na kibelekenye ntokitin kumok oleng na keeta si faida amu ore eimu enakipirta naoshi simui kelelek oshi taata ewoshoto osimui amu badala ore apa tedukuya na kiriwari oltungani enkitu woi nabanji nkilomitani karibu tomon ,ambaka timon oimiet tikitam neaku tebiyieu nitum oltungani otii enkae murua na esimu ake iwoshoki nincho orkilikuai nitum entoki nijo ina, ore si enkae eetae toi enoshi oitoi empurore ,ore na iyoo laramatak lonkishu neaku badala nintoki asuj nkishu oltunganak natupuroyie oltungani, esimu ake iwosh nikeni irgoso pookin nchere etii nkishu natii uwueji naje natupuroyieki, nitelelek iorkasi oleng neaku kadol duo nanu ajo ore technologia neyawua eretoto sapuk oleng naake ninye tenamurua natii nanu we nkoitoi si orbaribarani ongarin tenemeeti sii enitobiraki irbaribarani neakumitoki atum noshi sai naya oltungani torbaribara amu .